Aluora kama dake kae , tijni mar puro bando kata cham itimo gi lwet dhano kendo onge mashin matime. Dhano ema pidho bando kosepidhe to doye kosedoye to i i i gole oko e puodho ka kinde oromo kosetwo maber ,tidhi tirege. Ilose mogo itedo go kata kuon. Mashin tok tii godo mna dhano ema tiyo gi lwete ne kende.

Gini ok thor yudre ahinya ka aluora kama adake to oyudre mana matin. To tije maduong' en tedo, itedo kode inyalo ted kode chiemo kati nyalo ng'ade kaachiel gi golembe mamoko kaka nyanya gi kitungu tichame ma ok otede kamano e bath chiemo mamoko.

Gik mang'eny mopogore opogre nigi nengo e picha ni. Mokwongo kwachako gi kodhi man e yi jwalo nigi nengo jwala owuon olose e kambi kendo en gi nengo. To osogi e tin moro maduong' molos gi glas, mano bende nigi nengo .E bathe kanyo be ntie ndo moro ma ma ma majan bende nigi nengo.

Gini kaneno to yadh nyaluo ema biro e pacha, en yath mitiyo go kuom thiedho tuoche mopogore opogore. King'iyo mos tineno ka wiye go ong'inre, koro gik mong'inore gi e mikawo tipoko kasti toyo. Kosetogi titiyo kodgi kuom thieth tuoche mopogore opogpore.

Kothe gi to kendo ok thor yudore aluorana mang'eny to yudore mana matin. To tije maduong' kanene tochalo gi ma maua miluongo ni sunflower. Iloso kode moo moo mar tedo kata moo ma iwiruok go kendo ober sana. Okonyo pien del kendo kata koted kode togolo chiemo mamit.

Kothe gi to kendo ok thor yudore aluora na mang'eny toyudore mana matin. To tije maduong' kaneno tochalo gi mau maua miluongo ni sunflower . Iloso kode moo, moo mar tedo kata moo ma iwiruok go kendo ober sana. Okonyo pien del kendo kata koted kode togolo chiemo mamit.

Kae aneno pot yien madongo dongo machalo gi pot yien miloso godo ndawa. Kendo oket wi tado moro moum gi lum oket jwala mokwongo basto oum gi lum mondo ogeng' koth kik go pot yien mong'aw go. Kendo ong'aw gi mondo gitwo ok onego bed ni gitwo e chieng' kagogi, dipo ka oketho ndhadhu margi. Emomiyo iyaro gi kama yamo fwadho gie to mane bwo tipo eka gituo ka gin gi ndhadhu maber.

Aneno lee miluongo ni ngamia ngamia gi chalo kagima odenyo kendo giluoro yien moro kae gichamo .King'iyo piny to lum ok ng'eny ahinya emomiyo giluoro yien ni ka ging'awo ng'utgi mond giyude gimoro gibil. E bathe kanyo aneno jii ariyo moko ma chalo joma ne kwayo ngamia gi kendo king'iyo tiende kanyo ne nitiere pipe moro machalo kagima oolne gie pii ma gimodho ka gisechamo yien man kanyo no.

Maendi en niang' kata kiero inya luonge ni tiang'. Tiang' inyalo chame yore mopogore opogore. Mokwongo inyalo kawo tipoke gi laki timuode amuoda gi laki kimuonyo pige to madong' no ting'udho oko piny. Mar ariyo inyalo kawo pala tipoko go ng'eye kosedong' nyaiye no tikawo pala ni ing'ade go matindo tindo tikete tin moro tichama chiel achiel. Mar adek inyalo nyiewo mashin moro magolo pige koro kisekawo niang' no tisoe mashin to opokla ne dhi dong' gioko to pii ichike gikombe more. Inyalo chunge gi rachungi basti madhe kaka jus. Mogik tinyalo tere e kambi marego sukari. To ntie kaki dhi biye ma lose molokre sukari minyalo nang'o kati nyalo tedo go chai kata chiemo mopogore opogore.

Maendi en tich mar kawo tong' kendi kete kuma liet mamor mor mondo tong' go olokre nyithindo. Odwaro lony mani malo ahinya. Oneging'e kaka nyathi tong gweno lokore nyathi kendo onegi ing'e gik ma nyathi gweno no endo dwaro. Koro maduong' moloyo to nyaki nyiew masin ni endi ma keto tong' e temprature maber mamiyo tong' lokore nyathi.

Tijni e kinde machon nitime gi lwet dhano kendo ne onge mashin moromora mitime. En njugu, njugu ni ji nikunyo lowo tibolo kodhi ariyo tiiko. Bang' kinde manok ka njugu oseti nidoye kigolo buya tigolo e tiende mondo olosre maber. Tok dweche adek kata angw'en kanoseikre maber tichaki kunye mana gi kwer titeng'i teng'o lowo lwar piny to njugu dong' oko timoyo kosemoo titoyo gi lwedo. To ndalo ni opogore ntiere mashin maitiyo godo kipidho njugu kendo ka njugu oseikore mochiek, ntie mashin mabiro to pudhe oko to golo njugu kendo imoye oko kaachiel ka mashin no endo bende ni nyaka gi teko kata lony mar poke ma dong' njugu minyalo tii godo.

Mokwongo taneno ka gima kelo mor maduong' e picha ni en ni omak ong'er maduong kata bim mosebedo ka ketho ne jogi eki chambgi, kech kwang'iyo chien kucho twaneno bando moseikore maber. Koro chal kagima bim ni endi osebedo ka ketho negi bando. Koro gin gi moro mathoth kaachiel gi ilo nikech gisemako wasik gi maketho chambgi. Mar ariyo gin gi mor ni bando gi oikore kendo gichiegni muoto. Mar adek kendo gin gi mor ni girwako ogudu mageng'o ne gi chieng' .Mar ang'wen mogik en ni gin gin mor ni bim magimako ni ginyalo dhi yang'e kendo olokre ne gi chiemo. Kinyalo bule, inyalo thole, inyalo kete aliya kati nyalo tede gi kado magi yud mor mathoth sama gichame.

Tijni en tich malong'o hinya en tich mar pidho rombe rombe inyalo pidho ne weche ariyo. Mokwongo inyalo pidhe ni mondo omiyi yiergi miloso go lweni kata mar ariyo inyalo pidho rombo mondo omiyi ring'o. Ring rombo mit kendo yor. Inyalo chiele ,inyalo bule kata inyalo wang'e ei moo. Koro mondo ipidh rombe, nyaka ibed ni in gi nafas maduong' mani minyalo gero e od rombe kendo od rombe no onego bed ni nyalo geng'o ne gi koth gotieno kata godiochieng' kata chieng' bende . Mar ariyo onego bed ni imanyo ne rombe chiemo ma en lum ,lum inyalo golo oko tikelo ne gi oed gi ka ginyalo chamo .Bende inyalo golo rombe go oko mondo gidhi gichiem e lum oko .Maduong' moloyo tonegi imany negi chanjo mondo gibed gi rateke motegno mag del.

Tich mar gedo nigi nengo, en gi nengo e yore mopogore opogore. Mokwongo kelo yuto kata yor konyruok kata pesa ne ja jogo matime kaka jo mjengo. To mar ariyo oloko aluora ber mar aluora koro bedo maber ko kech koro koseged gi bricks to kuonde go neno maber. Mar adek okolo okelo konyruok ne jogo maloso matafali migedo godo ,kendo ne jodukni bende mauso simiti kachiel gi kuoyo be okelo negi yor konyruok.

Tijni nomiya ber mathoth ahinya kaluwore ni nomiya yuto maber kata pesa tok kana sepidho gwen nauso to nayudo pesa. To kata moko nok auso to ne nyuolo tong', tong gi bende nauso to kelo na pesa. Moko be nonyuolo toyo nyithindo kowuok kuom tong' gi, nyithi gwen go ne dongo kendobedo mang'eny. Asto mogik nanyalo chamo gweno achinjo tatede ot .ne nyalo wang'e ei moo kata atedo gi sup to aloko godo chiemo ma jooda ne chamo.

Mondo itim tijni maber tich ma en pidho bando, nyaka bed ni in gi lowo kata puodho maduong' minyalo pidhe bando go. Kendo nyaki many kothe moyiedhi koa kuom kembe maloso kodhi minyalo pidh kendo matimo maber. Nyaki many jalony mondo opim ni lopi no kabe ober gi pidho bando kasti dhi puro puodho tikunyo buche tikomo bando ariyo ariyo kata achiel achiel .Kiseumo gi lowo tirito kuom ndalo matin ka bando oseti tidoye gigolo buya tigolo etie bando. Tok ndalo manok ka bando oseikore tinyalo golo gi e puodho kanyo tidhi imogi mondo gituo asti suso. Inyalo suso gi gi lweti kati nyalo tiyo gi masin timoyo kosetwo maber tiole gunde tikano.

Tijni en tich malong'o ahinya en tich mar pidho olemo ma iluongo gi dho ngere ni apple apple ni inyalo pidhe e dalani kata mana e puodho ma in godo. Koro mondi tim tijni maber onego imany jalony opimni aluora mari kaachiel gi lowo bende ka be en lowo maber minyalo pidhe apple ni. Bang'e timanyo kodhi moyiedhi to ipidho kendo ipidho gigo duto tee madwarore kaka olo ne pii, doye mondo otim maber ka ndalo ne mag ono ochopo.

Aneno nyadendi moro morwako sweta moro mara biro rambulu rambulu kama . To toke kanyo to nitiere gigo moger gi chuma kama gwen ma nyuolo tong' dake. Oket negi nyaka gigo ma paip ma kelo pii magi nyalo konyore godo e yor modho. Kata kamano, gwen to pod onge gisani. Chalo kagima kore kolose odhi manyo kaka dokelie gwen mondo oket e iye kanyo. King'iyo toke kanyo minego kong'awo apron mare mar tich morwako samo shugu oloso weche ma kamago.

Tijni en tich maber kendo malong'o ahinya en tich mar choro gik moko. Inyalo goro gik mopogore opogore kaka dhano, kata jamni, kata maua mabeyo beyo. Koro an gi sigana moro malit kabisa momiyo ok ahero tijni. En ni ne ntiere kijana moro mane timo tijni mar choro jii kendo en onyalo kawo picha ni tochori maber tokelo ni. To koro gima ne ogolo chunya e tijni ni rawere ni kano setero ne ng'ato picha ne mogore, tiyudo ka ngano lokre ni haha ma endi ok en an kendo otamre golo pesa kowacho ni ichw igora mopogre. To kaachiel gi mano bende mar ariyo, jii neno ni nengo migone gi ni malo kendo gineno ni ka ng'ato ochoro gi to miyo go picha no mondo gikaw to giwacho ni picha ni beche ni molo ahinya nikech gihero gigo mana mayot ma gidwa chulo mana pesa matin. To king'iyo kinde kaachiel gi rangi majoma goro go tiyogo to e romore gi pesa ma gigoyo go eko koro kaluwore gi mano tijni ok ahero ahinya.

Magi gin jo ohand aswekra, kendo gionge gi dukni mogeri ma diwach ni ginyalo use, to giting'o gikgi ka giwuotho godo e chuny bombe mopogore opogore. Ginyalo petho e yo kuonde ma ji wuothe kata e mbele dukni moko ma samoro weg gi ogeng'o. En ohala ma tije tek ahinya kaluwore ni nitiere askari mag polis kata ma ma county ondiko ma riembre kodgi nikech gikelo dhugruok mag ji e bombe mopogore opogore.

Kaeni en sitend mar geche, kendo nitiere geche aina mopogore ma ni kanyo. Dhano be nitiere kanyo machalo ka gima dwa idho ga geche go eko mondo otergi kuonde mopogore opogore.

Tijni en tich malong'o, en tich mar pur. Inyalo puro bando kata gik mopogore. Kendo ng'ato ang'ata nyalo time, obed ng'ama dichuo kata ng'ama miyo kata mana rowere nyaka nyithindo matindo nyalo donjo e tijni. Inyalo puro ma ichamo kata itiyo go e dala, inyalo puro ma iuso mondo okelni pesa ikonyri godo. Pesa miyudo kanyo inyalöo tero odo nyiudno e sikul, kata inyalo gero godo t kata inyalo timo godo tije mopogore.

Ma en tich mogen. En tich mar miel ne welo. Ahinya oher time ka nyasi nitiere madongo kata matindo. En tich ma ahero kabisa nikech okelo yuto ni rawere kaachiel gi joma dongo matimo tich mar miel kakelo mor ne oganda kendo gimiyo ji winjo maber sama gimiel.

Mama moro otweyo nyathi eng'eye, kendo opedho ogunia piny kendo oketo alode moko mamajan ma ouyo moko osetueyo e jwala kendo omiyo janyiepo ma obiro nyiewo gigo ma ouso go eko. Otueyo kitamba to toke kanyo nitiere gari m,arateng'. Jomoko be wuotho ka kalo.

Ma en tich mogen mar kambi miluongo ni Safaricom. Safaricom osebedo kuom higni apar gaboro gisani. Kendo gikelo kony mopogore opogore kaka oro pesa kata golo pesa, kendo ma nyocha machiegni ni ne gikelo chenro mar fuliza. Mamiyo igolo pesa kata kane ionge gi pesa to ibiro chulo bang'e. Kendo gin gi chenro mopogore opogore kaka m -tiba bende nyaka kaachiel togi dijifam mapuonjo jopur kaka ginyalo tiyo gi ong'ue yamo mondo gipur loso puothegi maber.

Maendi en pesa maen siling' piero ang'wen., kendo ogorie picha mar mane en jatend piny mane osedhi e yueyo Hon .Mwai Kibaki. Koro gigo ma ilosogo pesa en mana mabati kata metal miluongo ni silver to ng'enyne to ok lose e aluora na kae, ilose mana kuonde mopogore opogore man Nairobi kocha.

Mae tich mar loso puodho gi tinga kata tractor mar pur . Kuma adake koni ng'eny ji ok time wan pod watiyo wapuro puothewa ka watiyo gi dhok gi kwe dhok. Tractor ni ok wahero tiyogo ahinya nikech beche ni malo, mondo iol petrol e ie mondo iti kode dwaro pesa mang'eny, to jok mani kode be tin. Kendo koro mano miyo ilare, mondo iyud nafas mar kawe mondo opurni epuothi bedo matek.

Ma en pith mar alot miluongo ni sukuma. Skumani mondo mi ipidhe, odwaro lowo makare, kendo dwaro kodhi be makare. Mondo itime eyo mowinjore minyalo tiyo e ot kaka chiemo kata mondo iuse ne joma jo ohala mamoko onego ilose maber kitiyo nyaka gi mbolea. Maduong' moloyo to onego timne doyo makende ka igolo buya kendo ka iolo lowo e tie alot.

Mondo ng'ato otim tich mar pidho apilo madongo ma iliuongo ni hoho maratong', Ng'ato nyaka los gimoro ma igeng'o go chieng' kata koth miluongo ni tandaruwa kata jwala. En oketo liet manie iye ka bedo mowinjore maok ni malo ahinya kendo ok odog piny ahinya. Kendo ogeng'o pi ok lal ahinya e lowo mopidhie alot miluongo ni hoho ni. En pur maber manyalokeloni pesa kaluwore ni en alot ma dwarore e chiro kendo mitiyogo e otende madongo ahinya e ndalo mang'eny.